Mũndũ angĩtũma mbeca kũrĩ bamĩrĩ yake, ũkorwo wĩna mbia thimũ-inĩ yaku na citiraigana, ũthiaga ũkaiga, M-pesa ũkamĩra ũrenda fuliza, ĩgagĩkũrehera, yakũrehera nĩguo ũgũkĩona rĩtwa fuliza, ũgagĩfuliza. Ũgagĩcoka ũgagĩtũmĩra mũndũ ũrĩa ũrenda gũtũmĩra mbeca mũiganĩra.

No ũige ũthiĩ matuka-inĩ marĩa makoragwo na Mpesa, kana no ũtũmĩrwo nĩ mũndũ, kana no ũthiĩ bengi-inĩ ĩrĩa ĩĩ hakũhĩ na we ũrute ũcoke ũcikie Mpesa-inĩ yaku kurĩ namba ĩrĩa ũhũthagĩra ya thimũ.